Chiemoni oting'o chiemo ma opogore opogore. Mokuongo wan ka gi masaLa, en alot kabich mong'ad ong'ad maber, kasto okete oket kando, ah machunga be wantiere godo ka wan gi wan gi ring'o be mochiel nitiere kae kasto wan gi nyoyo moseted maber. Kaeto ikete e san maduong' kosekete esan maduong' iketom ikto ing'ado olembe ma idwa ket kaka ma oket machunga kae molose maber mamit ma inyalo chame. Mano e kaka otim

Ma en spageti, chiemo mar spageti kato ring'o nitiere ka, alot nitiere ka gi machunga. Supageti ka oseloso maber, okawe to ikete ekendo pi ochuakore maber to ikete mo kaeto ikawe to ikete kapi oseyienyo maber. To ochuakore kanyo ochuakore kanyo kose chuakore to ikawo itoke bas kisetoke mogine to ng'ado karot eiye ka iseng'ado karot eiye matindo tindo to ikawo ikawo ring'o misechielo manber misechuako cha tom iketo kanyo iketo e bath san kanyo to itokogi kamoro achiel. Kasto iketo machunga be iketo ewiye kanyo. Pala nitie kanyo ma inya ng'adogo ring'o kopo ni tek, kasto nenitiere rabolo rabolo be kisechiemo mano olemo makise tieko chiemo to ichamo maber.